Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga mecirĩanĩ makwa rĩrĩa ndakorwa a ngĩona ũingĩ wa andũ thĩinĩ wa taũni nene ya Nairobi nĩ wonjooria na ũrutithania wa wĩra ũrĩa mangĩkoroa makĩrutithania hamwe ũndũ ũcio ũgakorwa ũgĩteithia ũndũ ũcio bũrũrinĩ witũ nĩ gũkorwo ũkĩongerera ciringi na ĩrĩa ĩngĩ na gũkorwo ũgĩkũria mũno makĩria bũrũri wĩtũ wa Kenya.

Indo irĩa ũngĩkorwo ũkĩbatara rĩrĩa ũreta baratha nene ya andũ kwarĩrĩa nĩ, andũ arĩa ũngĩkorwo ũkĩarĩria riboti ĩrĩa ũrabatara gũkorwo ũkĩmarutĩra na ũmĩrĩru mũiganu wagũkorwo ũkĩrũgama mbere ya andũ acio nĩguo ũkorwo ũkĩruta riboti ĩyo na ũmenyo ũrĩa ũngĩkorwo ũbatĩirie gũkorwo naguo, nĩ andũ arĩa ũrakorwo ũkĩaria kũringana na mĩaka yao, koguo ũgakorwo ũgĩcunga mĩario ĩrakorwo ĩkiuma kanyuanĩ gaku. Angĩkorwo nĩa ndũ akũrũ mwarĩrie ũrĩa ũbataire kwaria nao, angĩkorwo nĩ andũ a biacara ũkamenya mwarĩrie ũrenda kwarĩria nao.

Aya nĩ andũ a bũrũri witũ wa Kenya arĩa makoretwo makĩara mĩarĩro yao thĩ na gũkorwo makĩruta biacara ciao cia kwendia matunda. Angĩ makahũthĩra ngari ciao ciĩ ta mĩarĩro nĩguo makorwo makĩruta biacara, na wonjoria na nĩguo makorwo makĩrehe kĩndũ thĩiniĩ wa mĩhuko yao, nĩguo mĩciĩ yao ndĩgakorwo ĩkĩrarĩrwo.